Nĩ kũringana no ũnoru wa tĩri, kana mũgũnda waku ũrĩa ũhana. Okorwo mũgũnda waku nĩ wa gũkuuo mũno nĩ maĩ, no nginya ũrikarikie marima nĩguo wahanda itigoke ikuĩtwo nĩ maĩ, arabu nĩ kũringana na kĩrĩa ũrenda kũhanda mũgũnda-inĩ waku, tondũ kũrĩ indo imwe ũngĩhanda nĩciendaga cienjerwo nakũu thĩ nĩguo cihote kũgĩra maĩ na irio nakũu thĩ.

Bomu ya kũihũria scholarship ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ kengen foundation, maũndũ marĩa ma ũbatie nĩkũihũria nĩ maũndũ maku ma binafsi ũhoro wa rĩtwa, cũkuru, kothi ĩrĩa ũreka, namba ya registration arabu ũ nĩũbatiĩ gwĩka ũrĩa ũhoro wa ũrĩa cukuru mũrĩhaga na performance ya ũrĩa ũĩkĩte kĩgeranio−inĩ nĩũbatiĩ wandĩke.

Gũtirĩ na ngahĩha, andũ mena thayũ nĩkĩo marahota kuuma mwena ũyũ nginya ũrĩa ũngĩ, marĩ ona thayũ mũingĩ na nĩ marahota gwĩka ũrĩa mekaga o mũthenya na thayũ gũtarĩ na mbaara ona ĩrĩkũ ĩkuo.

Indo icio ũrimĩte ũngĩendia rĩ, no ũhote gũkorwo ũkĩgĩa bainda nene gũkĩra iria ũhandĩte cia kũrĩa, tondũ wa mbere, wendia na ũhote kugũra irio iria ũngĩrĩa, na no ikũhota gũkũrĩhĩra mathirĩ mangĩ marĩa ũngĩkorwo ũbatarĩkaine na maũndũ mangĩ.

Ũndũ ũyũ ndawĩkire mweri wa gatatũ mwaka mũhĩtũku, rĩrĩa ndathiaga gathabarĩ kanene, gũkiura na ndiahotete gũkorwo nguĩte indo cia heho. Rĩu kaĩ ndakĩiguire heho nyingĩ mũno mũno nginya ngĩ rũara.

Rĩmwe ndanaiga mbeca ikarega kuonania nĩ njĩkĩrĩte akaunti-inĩ. Ndathiĩ ndageria kũruta itirauma, na hĩndĩ ĩo atĩ nĩndĩhĩtwo na akaunti ĩyo. Arabu rĩmwe nĩũkoraga mũndũ nĩarenda kũruta, no rĩmwe netiwaki gũtirĩ ĩga gũ fail rĩmwe okorwo nĩ na thimũ.

Rĩmwe mũndũ nĩekoraga akĩgũra kĩrĩa kĩranĩrĩrwo mũno. ũgatiga kĩrĩa ũgũthiaga kũgũra ũkamba ũkoya kĩu. Tondũ nĩũraigua gĩkĩanĩrĩrwo. Alafu ũkaigua mbei ya kĩo nĩ njega mũno. ũgeekora nĩũgũrire na rĩmwe ti kĩo ũkwendaga.No kũringana na ũrĩa kĩanĩrĩirwo ũgakĩgũra.

Aya nĩ andũ materĩganĩte monana mambĩrĩria kwaria ndeto, makaririkana rĩrĩa makĩonanĩte mĩthenya ya mũico magakenanĩra, arabu makambĩrĩria kwaria ndeto ciao cia ũrĩa magĩtũire no ũrĩa maragĩthiĩ na mbere.

Hau kabere mwĩna mbeca ta ici wagũraga indo nyingĩ no thikũ ici wĩna mbeca ta ici ona ũngĩgũra nginya ũtangĩhũna mũndũ ũmwe ee wika mũthenya ũmwe maica nĩ mathiĩte nambere nĩmahambu mũno nĩ ũndũ wa economy.

Rĩmwe na rĩmwe nĩndĩcihũthagĩra, tondũ nĩcio cionekangaga naihenya na itirahũthĩra mbeca, ti ta cia thibitarĩ tondũ cia thibitarĩ no nginya ũhũthĩre mbeca na rĩmwe ndũrĩ na mbeca icio rĩu nĩkio mũndũ ahũthagĩra cia kĩrĩa, cia ũndũire, tondũ icio nĩironekana.

Nī kūrī arīmī amwe macagūraga gūtīnīa mūbebe mūgīma ūgathiī ūkarutanīria gwaku mūciī na nīkūrī amwe monūragīra o kūu mūgūnda magatīga mūbebe ūrūgamīte arabu magaciīkīra ngūnīa magakua magathīī gūthandūra kana īgathandūrwo nī macīnī

Aīngī ao arīa maree tao nī maree matangī manene gūkīrī gīthanīo na arīa maree īshagī tondū a taonī makīree na mbīa cīa kūgūra maīndo magwekīra maī alafu andu a taonī nīmahandanga īndo cīa gūkūra naīhenya kūogūo nū gīnya cīī korūo cīīkīenda maī togītha cīītereīrīe mbūra tondū nī īrīendo īkoree

Mũrĩmi nĩahotaga kũgĩa na magetha mega thĩinĩ wa mũgũnda wake. Arabu nĩahotaga gũcenjia irio kuma kĩmera gĩkĩ akahanda kĩndũ gĩkĩ, kĩu kĩngĩ akahanda kĩndũ kĩngĩ, tondũ tĩri wake nĩ mwega na nĩũrahota kũruta maciaro mega.